Ore taa iltung'anak opoito togarrin ashu lelo tung'anak lojing'ita matatuni apuo, na ore nai enkoitoi naidim nai aiteleliaki ate, neeru duo bei ina matatu idimayu nai nilepa, nidimayu nai nibung'a kulo tung'anak, ning'oru nai ekundi naje, ashu iltung'anak esiana naje, nibung'a peyie etumoki naa airorie ele tung'ani liopeny egarri ashu ele kontaktai, petumoki naa atudung'oki amu, ore peeku kumok iltung'anak naa kedol ajo ekumok nena ropiyiani na kiputa egarri nabo kata, neeku kidim naa nakata nejoki entudung'oki yiok tinakata.